Okay, ĩno nĩ macini ĩrateithia gũthima kana kwĩ na ũrũgarĩ mũnene, kana kwĩ na ũhehu mũnene, nĩgetha ĩgateithĩrĩria mũrĩmi akĩrĩma indo ciake, tondũ nĩ ndĩrona haha he na nyanya, na he na mbegũ cia marenge, cigaguteithĩrĩria kũmenya kana either nĩũkũongerera maĩ kana nĩkĩ ũkũongerera either, nĩgetha ũmenye kana rĩera rĩna ũrũgarĩ mũingĩ kana rĩna ũhehu nĩgateithagĩrĩria mũno mĩrĩmĩre-inĩ ya mũrĩmi nĩgetha ũkahota kũmenya ũrĩa mĩmera yaku ĩratwarana.

Thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, arĩmi aingĩ nĩ macenjetie mũno rĩrĩa mateithĩkĩte na ũhũthĩri ũyũ wa solar ũrĩa ũteithagĩrĩria, ũgagũteithĩrĩria ũkĩhota kũrĩma nĩ ũkũhota kũgucia, kũruta nayo maĩ irima, ũga connect na mĩberethi. Ũkanyitithania mĩberethi yaku ũkahota kũrĩma nayo thũkũma kana indo iria ingĩ ũrarĩma nĩgetha ona ũkona ciringi rĩrĩa watua kũendia. Koguo rĩ, nĩ ĩrateithĩrĩria mũno arĩmi aingĩ. Mũrĩmi no ahote kũmĩhũthĩra wega, nake akona umithio na akona mbia mũhuko rĩrĩa atuĩka wa kũendia indo ciake kuma na mũgũnda. Ona kwĩna riũa, nĩ ũkũhota kũmĩhũthĩra wega biũ tondũ ndĩrĩ na thitima ĩrahũthĩra, yo ĩrahũthĩra riũa.

Nĩ ngenagio mũno rĩrĩa nguona kahũa gaka nĩ kahua karehetwo gĩthĩi-inĩ , rĩrĩa karoka gũthĩo, na karutwo nginya makore, nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ũrona kahua gaka ge keru mũno, karera nginya maaĩ-in kamba gũtwarwo maaĩ-inĩ , gagatwarwo gũthĩo nĩgetha karutwo makore, nĩgetha kaime bũ kaime mbegũ itigane makoro na mbegũ iria ĩ thĩiniĩ ,nĩgetha ona kahote kwanĩkwo na nĩgetha nginya mũndũ akahota kuona kahua kega ga kũnyua hĩndĩ ĩrĩa gathondekwo, kũgwo ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno, ũgunaga na nĩ ũteithagĩrĩria arĩmi, na nĩgetha rĩrĩa mũrĩmi arehe kahua gaka rĩ ona agatwĩka wa kuona ciringi mũhuko wake, agatwĩka wa gũthũkũma tondũ nĩ atwĩka wa kũrehe kahua gĩthĩi-inĩ, nake athimirwo kĩrĩa gĩ gĩake ahote kũenderea kũrima na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Haha naho ndĩrona arĩmi, na nĩ ĩno nĩ greenhouse nayo ya ũrĩmi wa mahua na ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno, tondũ aya nĩ arĩa mahotaga gũkũria mahua, magathondeka mahua, makahota kwenderia andũ, rĩngĩ ona makendia nja wa bũrũri, mabũrũri ma na nja na makendia nginya bũrũri-inĩ ũyũ witũ, magateithĩrĩria andũ mone mawĩra iganda-inĩ ici cia mahua, nĩgetha andũ matige gũikara idle, makeyonĩra ciringi rĩrĩa marahota gũka kũruta wĩra ũyũ wa mahua, ona rĩrĩa ningĩ matuĩkaga akwenderia andũ na nja, ona ningĩ makona ciringi tondũ nĩ mahua makenagia andũ, na nĩ mateithagĩrĩria andũ mũno maũndũ-inĩ maingĩ, rĩrĩa andũ mena mabata maingĩ, nĩ mahua mega mateithagĩrĩria andũ na nĩ magunaga andũ.

Haha hena mũrĩmi nake nĩ mũtumia wĩ haha, hena ngombe ndĩrona i ciugũ, ngombe igĩrĩ ci ciugũ cikĩrĩa ,ũyũ nĩ ũndũ mwega tondũ nagwo nĩ ũndũ mwega ũrĩmi, ũrateithĩrĩria ona mũrĩmi gũkorwo akĩ akĩ ategũkorwo e idle agakorwo atĩ nĩ arahota kũrora indo ciake na ũguni nĩgetha nacio cikamũteithia kuona ciringi , okorwo nĩ rĩrĩa ciakamwo , cikamũhe mbia nĩgetha onake agatwĩka wagũthũkũma, kũgwo nĩ indo njega rĩrĩa ũkũrĩithia , ona nĩ indo thaka cina ũthaka thĩiniĩ wa mũciĩ.

Ici nĩ irio ndĩrona haha , irio mũno irĩa cihanga mĩnyongoro cia thikũ ici, irĩa citeithagĩrĩria mũno kũrugĩrwo ciana nini, na gũtuĩka o na andũ agima no kũrĩ maciendete mũno macirĩaga, nĩ irio njega citeithagĩrĩria, ona cikahũthĩria andũ wĩra rĩrĩa mũndũ ararugĩra twana ona twana tũnini, nĩgetha nĩ ira makahota kũrĩa, matarĩ na thĩna ona ũrĩkũ wa kũmagia magego, tondũ nĩ irio hũthũ cihana mĩnyongoro, kogwo ici nĩ indo njega cirateithĩrĩria, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ona andũ matingĩhũta, ciana citingĩhũta wĩ na irio ici.

Ici nacio nĩ keki ndĩrona haha thani-inĩ, na mĩthemba ya, hena tũmĩthigwiti tũrĩa tũmũ na chokorĩti, ici nĩ irio ũhotaga ũrĩaga rĩngĩ na hũma, kana cihũthĩkaga rĩrĩa rĩngĩ mwĩna sherehe rĩngĩ tuge mũrakũngũĩra gũciarwo kwa mũndũ, kana sherehe ingĩ, nĩ keki cihũthĩkaga mũno, rĩngĩ gũkenia andũ, nginya rĩngĩ ũgĩcerehekea gũciarwo kwa mwana waku, nĩ yoyagwo ĩgatinanio, na ukoya hũma yaku ũgatheca, ũkarĩa nayo o kahora kahora, na nĩ irio njega mũno ci cukari, onayo nĩ keki ya gũkenia nginya ciana.

Ici nacio nĩ ngũrũwe ndĩrona gũkũ hena mũrĩmi na ndĩrona andũ agĩ arũme angĩ harĩa eerĩ, na ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno wa kũreĩthĩa ngũrũwe tondũ nacio nĩcirehagĩra mũndũ mbia cia naĩhenya, either nũ ũciendĩe cie nyama wenderie andũ cie nyama kana wendĩe ngĩnya twĩ twana rĩrĩa twaciarana. Kana wendĩe ĩrĩo ngĩma nĩgetha ĩthĩe ĩkarĩo kũngĩ kana ĩthĩe ĩgatũĩke ya kũrerwo kũndũ kũgĩ. Ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno na mbĩa wambĩa thoko nĩcire mbĩa cia naĩhenya onaokrwo rĩngĩ mĩgũrĩre ya irio nũ cikorwo na goro no nĩ ũrĩmi mũthaka mũno ũtarĩ na mathĩna maingĩ.

Haha naho nĩ ndĩrona nĩ tarĩ mboga itinangĩtio, mamboga manene, ciĩna nginya nyanya, mboga ici ikoywo igakaragwo o hanini , kũrigarigwo o na manyanya manene o hanini, tarĩ gwĩkĩrwo mwaki-inĩ ikarigwo hanini, nĩgetha itikahĩe mũno ikorwo nginya na mũcamo.

Kĩ haha nĩ ũrabatara ũkorwo na mbia, ningĩ ũgabatara gũkorwo na kiugũ kĩnene , tondũ haha hena ngũkũ ciĩkĩrĩtwo tũthandũkũ-inĩ twa cio, tũnyumba-inĩ twa cio, turĩa cikaraga ho citekuuma, nĩho ciĩkagĩrĩrwo irio , hena ha kũrekeria harĩa matumbĩ mararekeria , ona akorwo nĩ indo ci goro mũnorĩ, nĩ indo njega mũno kũringana na security yaku na ũgitĩri waku, kũgwo wĩna wĩna mbia kaba gũthondeka ũndũ ũyũ , kũiga ngũkũ ciaku gĩthemba gĩkĩ tondũ nginya ũtheru , nĩ ikoragwo na ũtheru mwega mũno, gũtirĩ nginya na wũitangi wa maaĩ , gũtirĩ na kũnunga, ona ngũkũ ciaku citingĩtwĩka cia kũgĩa na mĩrimũ, tondũ ci kũndũ gũtheru na kũndũ safe.

Haha nĩ ndĩrona arĩmi a mũcere na nĩ ndĩrona mũcere gũkũ we kĩganda-inĩ kĩa mũcere kũrĩa marathĩa mũcere wao, wathĩo ũgacoka wa gwĩkĩrwo maratathi-inĩ wega ũgatumwo wega, nĩgetha ũgatwĩka wa kũigwo, nĩgetha ũkĩendio ũkorwo nĩ mũcere mũbange wega nginya ndũngĩitika, niĩũthime wega na kiro, kũgwo ona ũngĩtwakwendio no kwendio o rĩmwe ndũrĩ na maũndũ maingĩ , na nĩ ndĩrona nĩ ũndũ mwega mũno, gũkũ nĩ mwea , nĩ marateithĩrĩria onao mageteithia na kuona mbia makĩendia irio ici.

Haha nagwo gũkũ no mũcere ũrendio, gũkũ ndĩrona tarĩ o Mwea, nĩ mũcere mekĩrĩte makũnia, nĩgwo marendia, ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno wa kwenderia andũ mũcere ũyũ, nĩgetha andũ matigakorwo na ng'arangu matikahũte, na nĩgetha onao magacoka akuona ciringi ya gũteithĩrĩria gũkũria mĩcere ĩno, nĩgetha ona ũkenda gũkũria rĩngĩ ndũgakorwo na mathĩna, ma gũkorwo atĩ nĩ ũretha mbeũ na ndũrona, ndũrĩ na ũhoti wa kũhanda na kũgũra mbeũ, kogwo nĩkĩo he bata rĩrĩa warĩma wega, ũgacoka kwendia mũcere ũyũ wega, ũ nĩgetha ũhote kuona ciringi yaku ũtarĩ na mathĩna maingĩ.

Kaingĩ rĩrĩa ndona andũ aya mekĩrĩte ũũ, mekĩrĩte aburoni cia rangi ũyũ na tũkũbia, maingĩ hakiri-inĩ nĩhokaga atĩ aya nĩ andũ a thitima, arĩa mateithagĩrĩria gũthondekera andũ thitima, nagũ connect -tĩra andũ, rĩrĩa mũndũ arenda gũthondekerwo handũ, kũgwo aya ngĩmona ũguo, nyonaga nĩ andũ arĩa mokaga gũtangĩkĩra andũ rĩrĩa kwĩna mathĩna ma thitima, kana gũgũthondekera rĩrĩa wĩ na...

Nĩ ndĩrona, nĩ ndĩrona gũkũ ta rĩ ndũnyũ nene mũno ya supermarket ya kwendia indo cia kũrĩa, nĩ ndĩrona ĩno nĩ mĩtu ya ngima ya Soko yarĩtwo haha, na ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno, tondũ nĩ ũteithagĩrĩria rũrĩrĩ rĩrĩa mekwenda kũrĩa ngima magoka makagũra mũtu, makarĩa ngima, na nĩguo andũ matigakorwo na ng'aragu, kogwo ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno wa kwenderia andũ mũtu ũyũ wa kũrĩa ngima.

Haha nĩndĩrona gĩkĩ nĩ kĩganda na kĩganda gĩkĩ nĩ ndĩrona nĩ gĩa kũhĩha magũta ma mũkorobia na ndĩrona haha hena ndo na hena macĩnĩ, hena macĩnĩ ĩrĩa hĩha magũta maya na hena harĩa hena ndo harĩa magũta maya marathĩe kwogo nayo ĩno nĩ kabmũnĩ nĩ kĩganda kĩa ũthondekĩ wa magũta wa mĩkorobia, kũrĩa rĩngĩ nyonaga mĩkorobia andũ magũra kũrĩa matwaraga magateĩthĩrĩrĩa kũhĩha magũta nĩ getha andũ nao mone magũta either ma kũrĩa ma kwĩhaka ona magũthondeka njũĩrĩ. Kwogwo ũyũ nĩ ũndũ mwega ũrĩa ũrateĩthĩrĩrĩa ngĩnya andũ kũmahe kũhe andũ mawĩra nĩ getha magatĩga gũkorwo na mathĩna maĩngĩ.

Gũkũ nĩ ndĩrona nĩ kĩganda, ndĩrona kĩganda gĩkĩ nĩkĩa mĩkorobia, ndĩrona aruti a wĩra haha, me macini-inĩ arĩa marabanga mĩkorobia, makĩigagĩrĩra macini-inĩ, nĩgetha cigathiĩ citwarĩte. Na nĩ ndĩrona gũkũ kwĩna makirĩte maingĩ mũno mabangĩtwo, marĩa maratwara mĩkorobia ĩyo, na nĩ ndĩrona ũyũ nĩ wĩra mwega ũyũ, tondũ nagwo nĩ kĩganda kĩhotete kwandĩka andũ aingĩ mawĩra, nĩgetha mahote kuona ciringi ya kwonjorithia mũtũrĩre ũyũ , kogwo nĩ ũndũ mwega nĩ gwĩciria andũ rĩrĩa mũraruta wĩra ũyũ.

Haha naho nĩ ndĩrona andũ aingĩ gũkũ no kĩganda, ndĩrona hena mĩtũngi ya maguta, ndĩrona mĩtũngi ĩno ĩ macini-inĩ, ĩrorete anga gũthiĩ gwĩkĩrwo maguta, haha naho no handũ hega, ndereciria hena ũguni mwega, tondũ o naho no handĩkĩte andũ aingĩ mawĩra , na nĩ haratũteithĩrĩria, nĩgetha ona ithuĩ tũgakĩhota kuona maguta makũhota gũkĩruga.

Haha nĩ ndĩrona kĩganda kĩnene mũno, ndĩrona aruti a wĩra haha mekĩrĩte nguo ciao cia wĩra nginya ngũbia, na nĩ ndĩrona nĩ kĩganda onakĩo kĩrateithĩrĩria kũhe andũ aingĩ mawĩra, kĩganda kĩnene itara kĩrĩa itaramenya wega nĩkĩo kĩrathondeka, kana nĩkĩa gũthondeka mĩkorobia ĩyo nguonaga either kana iria ,kana ta gĩa gũthondeka njohi, ũgwo gĩkĩ ningĩ ndĩrona nĩ kĩganda kĩnene mũno.